Ore taa kuna maua naa kadol ajo maua kuna, mmm ore kuna maua ,naata irangii opashpashari naa kajo nanu ore enikunari, enikoni teneuni ninche naa kengasi auni ninche te nursery peetumokini aitransplanta ashom atuun tewuei naa nenarikino hoo nemesapuk enkiremore ekuna tokitin tenkop ang.

Ene tipat oleng' easata ena baye amu tening'or ena naa kore te nkutuk olashumba naake eji grafting. Ore ena siai e grafting naa ee nkaitubulu are na na naitushulaki metaa nabo ee naa ore esidano enye naa ore pee iun ena aitubului matejo ormashungwai ashu ormaembei, ashu ovacado naa esieku naleng' naake eisho nemeya muda piitum ee ir matunda ashu piitum faida tenaduo aitubului. Neeku ene tipat oleng' ena siai e grafting ashu ene nkishulata o nkaitubulu are ee pee esioki aabulu.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ,eeh kadamu irishat apa nekiun intokiting aikunaki inji aataa ipik enterit oltoo, nibukoki ilantera ore oladuo too nibukoki enkare ,nebik naaji matejo kwa muda oo nkuti olongi ashua ewiki pee eiteru naduo aitubulu aapuku ashu aabulu nitumoki taa naaji inakata ai transfer naaji aawa eweji neishia.

Ore taa entoki naitiship tena siai naa, eeh ore ninye enedukuya naa meimin anaduo aitubului teniun meimin ilanterera ashu inkwashen ,meimin tenaduo asuku ore sii embae eare metun kuna kwashen ashua na kwashe metum eriaa amu elelek endototo eriaa teweji kiti nebanji neeku duo mikintanyamal naji.

Ore taa Kuna naa kaidim atejo inkaitubulu naatunoki torkererin, neuni torkereri lormutaro ,ore kulo mutaron naa keimita enkare ashua ketii enkare neeku ketumito kuna aitubulu enkare neeku keitodolu ajo ore Kuna aitubulu naa nkaitubulu naabulu ninche teweji netii enkare eeh Naruto eshu enkare nairagita metaa ketumito enkare muda wowote toosai pookin.

Ee ore taa ntokitin nadolta tene adolta nkaitubulu napashpashari ee ore kuna aitubulu ee meeta enkaitubului nemetii oltupa lenye. Ore kuna aitubulu ketii rosemary, netii enkae aitubului naji persil , netii enkae naji mint oo enkae naji pasli enaa enaikunari naa too mpishai.

Ene tipat oleng' ena baye te murua ang' amu eas mbaa nara esiana ore teniun olchani naaji teuoi nemeta nemeti nemetii enkare arashu duo nai neme osupuko arashu te wueji ee ashu terishata naaji nemetaana echan metaa enkare o nkaek itegemea olchani, naa ene tipat oleng' ena siai amu eeh itumoki aishoo oladuo shani enkare eimu kul kulo rreteni o tipikaki tene aa indim atipika enkare atua oltupa neeku kitong'akino ake enkare oladuo shani neok oladuo shani enkare pole pole tine, niindim sii atipika ele pipe, nipik nkuti soitok neeku elepaip ibukoki enkare nibibi taata olchani tiabori neeku ene tipat oleng'.

Ore taa nkiasin niindim atusuja peyie itum enkaji sidai arashu enkiti aji sidai naa kaidim nanu atejo ore naji nkiasin niindim ataasa naa enarikino niata olchumati. ore too mbiasharani inonok niasita oltung'ani a kiti o a sapuk niata lolchumati naa inakata itumoki ee atoponponai enaduo kiti aji ino ee nintobir nipik ntokitin sidai sidan peyie etumoki enkaji ataa sidai arashu presentable.

Ee ore taa enaidim ataejo tena siai naa ore tiatua esiai pookin ee ore isiatin pookin , meeta esiai nemeeta ngolikinot , neeta mbaa supati. Eeeta nena baa pokira, eeta engolikinoto neeta esidano. Naa ore ngolikinot oleng ,tesiaai naa ,ore oshi ngolikinot ninche nikutaa ashu nikintengen, tayiolo olntoniei liton tenaduoo siai nitii amu ekiutaki , nchere ore engolikinoto niimaayie ngole niyiolou eninko pe ipaashere taisere ashu pingeniki taisere , niaku naa inatoki aidim atejo tenkaraki ngolikinot esiai.

Ore taa nkiasin ningor ingira ingoru olchore naa aikumok , amu kumok ilchoreta tenakop kakeore olchore naa , kaidim nanu atejo ore olchore naa oltungani likiutaki enkoitoi arashu likiutaa ee too mbaa pookin , tiatua engolikinoto , tiatua engoroto, tiatua ee e naji enkata naji nira bioto wenkata naji nimira bioto . Aa nchere taa ore naji ilo tungani oji naji olchore naa ekinyikata too ngolikinot inonok , otoombaa pookin naji nikihusu . Niaku ore naji enkingorunoto olchore naa kaidim naji atejo oltungani likingorunore irishat pookin.

Ore taa nai te nanu naa kaidim atejo kore ntokitin niima eee te maisha niindim aa aa naaji aipotu ilchoreta ashu ormarei naa kajo nanu ore entoki naijo nena naa ore naaji emoyian arashu school fees o nkera tenilaikino aisuma nkera ashu a emyoyian tenelo nai nimuoyu ashu nemueyu enkerai ino oltung'ani lormarei lino naa nina imaritin indim oltung'ani aimai ni husisha ilchoreta ormarei.

Ee ore taa nkibelekenyat natii atua ormutandao taata naetuo, teniyieu ninya lomon taata ainosie oltungani , naa eetae ninye ee ajo naa sinanu enkibelekenyat kumok amu kiata taata e irmutandaoni kumok oleng lindim oltungani airorie ee etae whatsapp , etae skype etae x naa ore nena tokitin pookin naa elelek teninosie oltungani lomon amu ore ninye entoki edukuya iduaa oladuoo tungani ingirara anya lomon aa entoki naji live video call nindimidimi atoduata oladii tungani , neleleku enkinosata olomon tine.

Ore taa naji , ore naji eninkunaki oltungani ntumoritin ormarei metaasa sidain toltunganak pookin naa eyieu intumoritin ormarei mbarakinot arashu erikore oltunganak kituaak neshula oltunganak ooti . Amu etejo apa ninye ormaasani kedol enkerai ilainyamuk eitu edol menye. Naa pooki tenitobirari ena siai tenetii enkitoo. Niaku kaidim naji nanu atejo eeh itobirari imbaa ormarei etii enkitoo ee neutakinoi pee eitobirari toltunganak pookin.

Ore taa nanu anyor sentema oleng, naa ore paanyor naa kanyor entoki naitengen, entoki ngejuk nemayiolo. Aa taata kanyor aingura sentema arashu senema oo enkiremore amu kaitengen , natum ngeno naramatie olchamba lai, naramatie , naramatie olchamba lai peyie atum faida tiatua olchamba lai, niaku ntokitin naijo nena naji asujaa ,ntokitin naisho.

Ee ore tena naa kaidim atejo ore penyor iltunganak isentemani alang imbukui naa mmh ore sentema naa enkincho entoki naji practical aa nchere ore entoki ningorita naa indim taata atusuja ina naasita oladuoo tungani kiutakita tiatua sentema, nias enaduo toki naji tenaa eunore olchamba, olchamba nias ee enaasita elde tungani te sentema . Niaku ina pidol ajo kenyor iltunganak kumok taata sentema alang , alangu enkisuma ombukui.

Ee ore taata esiai enkiguran naa kaidim nanu atejo ore peyau naboisho sidai naa tenkaraki neyau naboisho sidai, nayau indamunot tenebo , nimitoki iladuoo tunganak aaku irkimichal lemeeta esiai naasita ashu lemeeta enduata amu ore enkiguran nepik iltunganak metaa ile duata nabo ,metaa ile ndamunoto nabo ee nepuo iladuoo tunganak airimari tenkeju nabo , ee negira pookin a aim entoki nabo, negira pookin ageniki entoki nabo , niaku taata ore lelo tunganaka ,keisho iltunganak motisha ashu nkufu napoyie dukuya.

Ee kadamu osirua likishomoito det lemayianata ,kilishomoito ee inkera ,nikishomoita metamayiana yiook kokoo ashu entasat natoiwuo ang. Nikipuo ayakientoki naji imporo kira inkera ,nikipuo metamayiana iyiook nikishomoito osirua sidai oleng otamayianaki iyiook, ee etamayianaki yiook te kule , nitokini amayian iyiook tolosinko kinosita nkiri we ilata , nikichori ntokitin naji ironkena we ilata , adamu ilo sirua amu osirua sidai oleng.

Ore taa paa sidai oltungani piata embenki ompisai ,ompisai napulusunye , naa ekiret ina benki naleng ina benki tenkaraki, ore naji piata issues ashu ngolikinot tekatikati alapa ashu ajo naa sinanu nkolikinot tenkiterunoto olapa arashu epoito ilapaitin naa peekiretu naji tewuei nikitagolikio ashu too ngolikinot yeyote nalokunye te maisha , ee niaku kaidim naji atejo kaisidai oleng amu kiretu too wuejitin naijo nenen.

Ore taa nai nanu entoki naidim atejo teniyieu ningoru esiai sidai ,esiai , ingira aingoru esiai sidai naa ingas aingor ee enaduoo siai enikununo , mbarakinot ,peyie itumoki anoto esiai sidai aa nchere ore nai tenaa ira oltungani loota ormarei naa ingoru esaa nipuku tesiai nitii, isai naishunye esiai petumoki oltungani atoboraki ahomo ataasa eramatare ino eton ewang, nilotu naji adolu eramatare .

Ee ore taata nanu kaidim atejo entoki apa ngejuk ena tenanu amu mayiolo apa nanu enarata enkare, ore okekun obo latijinga naa aitanyamala naleng. Kake ore entoki apa naishoo matayiolo nalotu angeniki naa ekiata apa oltungani laa ninye olaitashekinoni ashu oltungani laa ketii ninye ine wueji pee kiretu nikiutaa , nikiliki eninko teniar enkare .Kake ingejuk apa ena ingejuk apa ena bae tenanu amu keeta apa ngolikinot amu keya nidoiki atua enkare niok , nikijo enkare agor , naa kisidai naa amu ketaana apa ele tungani amu kegol apa kake eteleliaa.

Ee ore nai nanu naa kaidim atejo tena bae naa poki pee iendelea iltunganak lemurua nabo ashu lorkijiji obo , ee nitobirari esiai enye oramatie loladuo kijiji lenye naa tenaa keetae mbarakinot ashu tenetumi iltunganak oitengen iltunganak omanya oladuoo kijiji ,aa nchere enikoko teniramatata oramatie loladuoo kijiji liniyi , aa usafi, ebaiki esiai enkare, ebaiki esiai eusafi ebaiki esiai enkirokotunoto oltakitaka neutari iladuo tunganak aitengen peyie .

Ore taa ntokitin nadolita tene naa adolita, adolita ninye entoki edukuya ,adolita ee cabbage, inkabeji are , adolita nkituguuni nara esiana doi akeyie naa kikumok , natipikaki esinia. Ore ena sinia netii kitunguu ,netii karots, netii kulie tokitin ake natii naijo kapongito enkarna enye , niaku naa indaikin naa kuna naa napashpashari natipikaki ewueji nebo.

Aa ore taa enaa enadolita nanu naa kadolita irkieek adoru oota maua , otubulutua. Ore kulo kiek ,neimita ositima enkalo , aa nchere etubulutua taa irkieek ometogiroi iwayai ositima . Nena tokitin adolita ,ee adolita ajo kaadoru kulo kiek naleng otii atua enaduoo ang.

Mhh ,ene tipata taa ena siai tenkopang , aa ore taa ena siai naa eudunoto enkare . Olee naa ene tipat naleng, naleng, naleng oleng ena amu ore enkare naa uhai. Naa ene tipat amu ee ore pitum enkare, neleleku enkae bae pookin ,neleleku eramatare, neleleku naa ajo sinanu esiai e ukulima, neleleku ninye endaa peetumi, neleleku enkiremore , neleleku esiai enkitotio oonkishu , mitoki nkishu apuo nkador apuo aingoru enkare , niaku ene tipat oleng ena siai eudunoto enkare tenkop ang.

Aa ore taa ena ena aitubului ashu ele shani lormatunda naa keji orpeera. Ore ireteni lindim oltungani atipika tialo ele matundai naa ebulu ninye ele matundai neisho naleng ,naa keiu irmatunda kumok, kumok, kumok, naleng amu kaata nanu tolchamba. Naa eeta sii mpisai amu kemiri ,amu keeta madini sidan oleng tiatua osesen loltungani, niaku kaidim nanu atejo ore ormarenke latoningo naa aisidai ena mauai ashuaa ena aitubului oleng.

Ee ore taa ena aitubului naa tenajo aingor te mpisha naa kejo anyaanyukie entoki najo ormiraa ashu ormokoko. Ee nemadup enkiremore ena toki amu ijo measi temurua ang kake elioo naaa ajo ina aitubului ena .

Mh,ore entoki naitiship tena siai e kajo nanu emaua ena ashuaa inkujit nanyor naa kitiship naji ashu kitobir enkang, netum enkang oltoniei sidai ashu ee netum naji enkang ataa presentable.

Mh, ore naji kuna naa kaidim atejo irkieek ogira abulu, ore ene wueji neturito enkare . Egira enkare ainyial ene wueji , ena kulukuoni enoshi netaa keur kuna maua okulo kiek.

Ee ore taa tenkop ang naa kaidim atejo mmee sapuk ena siai tenkop ang eunore omaua , aiteshep nkajijik onkujit ,mmee sapuk naleng ,eton mee sapuk naleng, nkangitie maanabo , maare indim anoto temurua naasita naabanji.

Ene tipat ena bae oleng tenkop ashu temurua ang amu tenaas nanu ena siai amu ees ena siai mbaa kumok , itum kule nimir , nintoti inaduoo kishu inonok , niramatie ormarei lino, niaku ene tipat oleng.

Ee ore taa ena naa kadolita ajo esiai enkiremore ashu esiai eunore . Naa kadamu naji oleng naidim ataa ataasa tena naa aitumia ena shembe naji euma airemishore ,ee naa kisidai amu kitalala enkulukuoni naa kesioki sioki sii esiai , niaku adamu naleng ajo aitumia ena kiremore.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa ore ninye ene dukuya naa kelioo ajo irpaek kulo , netii mpuka ashu nkaitubulu natubulutua tolchamba , naa ore tiatua kuna aitubulu ketii mpuka ,netii eria sapuk oleng ,niaku kaitadamu eriaa tiatua olchamba.

Aa , ore taa tenajo aingor naa ena kipeta naa kajo nanu entoki nikijo orpaleki , nemaata duo engeno sapuk naihusu ena siai orpaleki , maata engeno sapuk kake kadolta ajo ninye ele.

Mhh ,ore taa enaa enaikununo ena bae , olee nemadup oleng enaiko tenaitobir, maata engeno ashuaa enkariano naipirta enkitobirata ena toki ,maata pi enkariano naipirta ena.

Aaa ore taa enkolong nataasa ena siai naa det naa keton dii ninye aasita tenakata tolchamba lai , enkiremore ena oompuka , spinach ,skuma airemito naleng, naa ore enaa enaikununu ena pisha , nejia ake aiko sinanu tenaas , nabukoki enkare tele too , nabukokinyie naduoo puka enkare petum atubulu, naa kainosita , naunito osii onamirta .

Enetipat oleng' peyie aasa enabaye, tenkaraki; ore enedukuya naa itum imbuka tenkang in, ore eniare naa itum sii enetipat amu itum iropiyiani, nimir inaduo puka inono nitum iropiyiani.

Enetipat oleng' peyie aas ena bae amu ore ene dukuya naa eeta ena siai irupuani tenelo nifaulu, neisho inaduo poka inono nepuku aitobiraki naa enetipat oleng' amu itum irupiani nitum endaa nanyai te nkang' ino.

Ee ore taadii enaa enadolita ashuaa enaidim atejo kainyioo nagira aasa tene naa green house ena natipikaki empolea ,itobiraki etaa ready pee eunishoreki ,netii empolea eton ake itu tangasae empolea duo mibungata wenterit petumoki naa atuun oladuoo shamba.